Ore ene dukuya naa kishaa neyiolou oltungani ooyieu nees eramatare oo ntare, ashu loyieu nishum ntare faida naata Kuna tare, amu midumunye ake nilo, ake duoo aku, nilo aas business naas biashara nimiyiolo tenaa ekiyaki faida ashu ashu mikiaki. neeku, ingas aitengen ajoki ore taa ntare naa keeta faida, ore ae naa eninko pee iramat Kuna tare, kifaa pee isuj matejo naaji baada wiki nabo. nisuj, osesen sidai ashu olchoni, ore ae naa, ee ipik inkipandeni anaa olmishire, ashu naa pee iyiolou enkolong' naimin, ore ena siai keyieu nkujit keyieu ntare inkujit neeku kishaa ake niata olchampa obore nkujit naa amu epuo mpisai aitobiraki. nintapaash. Ore sii ena siai kiba olameyu tenelo ake neeku metaa ketii olameyu enkop, niyiolou irishat naa , ashu ishuk naa iropiyiani ninyiang'unye inyoo, ninyiangaki Kuna tare nkujit. enkolong' naa olameyu, atejo naa Kuna olong'i nemetii enchan, kishaa ake, neeku kishaa ake niata.

Enkolong olari ena nidol ajo etubukutua ingujit aitobiraki neekipilipil ilkiek Idolita sii ajo tenilo dukuya tende aikunari inchi naa etii oldonyo ailepaki naai niaku kore naa kitodolu ajo engop olaramatak ena aa taa matejo iltunganak oiko ngishu ootipika ngishu ashu ntare niaku idol ajo engolong olari niaku keshipa ake Ore piilo ilkiek nidol ajo kenyori enkop niaku ore entoki nalotu indamunot naa nchere ntare keshipayu intare Ilaramatak kulo kwanza entoki edukuya. Ore ai naa kitodolu enaa kedungo enakop amu ore enadolita kadolita kadolita ajo ketii sii olchamba ene amu etii enaikenieki niaku itodolu entoki natuunoki olchamba otuunoki naa pee meeim peemeeta entoki naim nedoli naa ina peerhepapi enkiikoi aikar pemeim ingishu ashu intare ashu ngulie ngwesin akeyie. Ore idia kai shoto nedaare ingishu ilo doinyio.

Ore tenkop ang enasiai eudoto onkishu naa, matejo nai keoti nai irpayiani obaya imiet arashu imiet akeyie niilep. Tanaa pee amu sapuk tadi enkiteng neku meyieu ake duo midimu oltung'ani obo. Kore inotoki lelo lewa, ning'oruni irgoso arashu inkeenta. Naenieki kuna kishu. Naenieki enkiteng egirai aikaja, aud nai matejo enkiteng namoi. Kore kulo goso neimieki nai inkejek, nerrueshi enkiteng, nibung'ieki aenie inkejek pookin ekurum, neeni inedukuya, aas netii taa loibung' tenashoto esiadi, nibung' irkulie nekua kejek edukuya. Netii loibung' elukunya, pakenang'ieki taa enkop. Nakata toshi pa ore na ele dakitari duo ashu oltung'ani akeyie oudito, netumoki naa aikuna aja, anotoki aitobiraki atuudo. Neeku megol enasiai tenkop ang oleng, meduo ilo alo aing'oru oltung'ani duo kulo kulo arriyiak duo, ji piya nkishu osokoni a'a. Teneku duo matejo kemoi enkiteng, na impotu ake lewa, niyiaraki shai, ninyanya irkuti omon ore pidipidipi, nipuopuo olosinko. Nipuopuo naduo nikipuo aretoki duo esiai duo nimpotoko lewa. Neeku idol ajo mesiai nagol, kelelek oleng, alang torkulie tung'anak amu kidim atejo kegol.

ore ena naa shai etedekenya ena adoolta emukate ,naa niidia sii shai, naa dolta inchapatini wemukate, naa kishaa niyata buluband ore pee iidip eyelie eelata nintobirtaa echapati naakeeta naa intokitin kumok naaitobirieki naa doolta kulie tokitin naanyori nipik pooki nemoku naa aitoki pii, ore shai niyier nipik enkoompe ashu enkilasi, nilotu apikaki koon sukari ning'oru entoki nibung'ie enaa enkiti fork ashu tiishu nibung'ie.

Ore ena naa enoshi turian ena naanya ntomonok naitisho arasua ntoyie naji nanik ake ajo keeta entoki nayieuni, naa idol ajo esidai ena toondomonok amu ore nena tokiting naayieu naa kiko naaji meibooi naaji nena tokiting naaji nayieuni matejo, neretu naaa ina turian ,nepikita najai enkolong amu imaniki naaji eitayioki eton eirobi nepiki naa enkolong meikunaja metoito pee etumokini duo awaita olduka ashomo atimir. keidim naaji ataasa keyeiu iltunganak tenkumoki oleng neeku ketii ltunganak oidim ainyangu aa kumok nepuo amiraki irkulie tunganak .neeku kaidim ata ore ninye ele baket opikitae naa keji pee emirakinyieki iltunganak pee epuo amiraki irkulie tunganak toonkulie wejitin ,naa keisidai ena toki amau kitobir iseseni loontomok toonkoitoi kumok keret oleng, naa meyiou naa ninya nkumok amu mesidai siduo oleng ,keyieu naa enkiti ake inya amu ekisieki naa arik neeku keyieu naa enkiti ake itumoki ainosa.

Ore ena naa enkaji omotonyik, ah enkaji taa onkukui, matejo nai teneeku naa inyang'ua inkukui ashu imotonyik onkabilaritin kumok, na keishaa ake neeta enkaji enye natonie. Neeku idol ajo sidai enkaji ena sidai amu eh teneeku nai matejo ishomo metaa itesheta enkaji nijo ena, meeta entoki nanyikaki kuna mali inonok naa nitipika atua inewueji. Menyikaki ing'uesin, meeta eneim ilasuriak, nemeeta ore enchan meshaiki enchan kuna, kuna motinyik. Na kesidai enasiai amu, teneku itaasa enasiai miata naa, miata naa enkae nyamali. Amu ji meji kelotu enchan neshaiki imotonyik neer, ah teneeku itesheta enasiai teneku igaramia duo ake aas naa enetipat oleng. Enetipat oleng, enetipat oleng amu ore nye enkaji nijo ena naa kekumok imotonyi natii. Kekumok ilukunkuni najing, alang' tenilo nai apik irbaketi ang'er orbaket pa ipik metaa ji ejing imotonyi are, nintobir olikae nipik, neme safe ina mesidai pi. Enetipat nai enabae oleng ena shetata enaaji naa, amu ekiret oleng. Teneeku na keponari intokiting imotonyi amu keisho imotonyik oleng, neeku naa nye yata ewueji nejing' enkumoyu.

Kore ena naa jikoni ena nagirai aasie enasiai, ah ore taa enasiai naa ore kuna naa kule, kule kuna natelepuoki nai matejo nonkishu, ashu kule ontare. Ore naa pe elepuni kuna ale, na keishaa naa nitoktokieki amu meokoyu kule nai najon akeduo nejia. Ore si enkae kipirta naa peyieri kule na keji peminyala. Amu enetoni kule oleng itu neyieri, na kelo minyalata netum orng'usil nai niko misomisita. Neeku kadolta naajo enkima ena natipikaki kuna ale, ijo kuna ale matejo orgas, neku ninye eyieritai nepiki emoti. Ore ena moti naa kiko tinye esidai amu meeta aja pigil aitumia orkamata, keeta nye enkibung'et openy. Neetuo kunale oleng, itootua kunale nilepu ometaa shumata etii. Kore enatoki natii shumata naa olaburra ake mekule. Neeku naa ekintodol najo teniko kunale metaa eetuo, naa kilep apuo metabau enewueji, nekigira aitodol ajo eoto yani etaa kishaa ake pikaja, pedotuni amu tesidanta. Neeku kule kuna, matejo nonkishu arashu nontare, nayieritai naa tenkima. Nadol ajo eoto.

Ore ena naa hoteli ena arashuu enkaji nainosie iltung'ana endaa, neeku matejo naaji iyewuo itanaure ashuu nkeek iloito esafari matejo naaji nidol te town mitaaniki naaji enkajino, neeku keishaa ningoru oteli nataana, ningoru endaa neiyieu endaa nikintiship piitumoki naa ataa itaraposhe naa. Ore ena oteli naa keeta nkabilaritin kumok adoolta inkiri e nkurue enkuku naadaalta etii sii mpuka netii orgali endaa akeyie niyieu. Naa enkaji ena nainosieki endaa naa sidai ena oleng email ena naa teneeku ninye indipa ainosa endaa atama endaa nindim naaji atotona bila aitirringayu ake duoo amu aisidai, ore ewueji saafi oleng naa kifutia irkastumani oleng amu melo ake mintaanyaanyuk onoshi kutiti kotelini kibandani neeku ore ena naa kishaa ake niyata iropiyiani amuu ekoteli oo iltung'ana naaji sapukin.

Ore ena enapisha na ormarei ele otutumore nai lamimusana petumo, ormarei otii lonkakui netii nkokouia netii oltasat onkera onkera enyenak neaku ajo nau etetumorw te enkaji taatoi ena etetumore tenkaji olobo lenye neponu anya endaa amu ejo lashumba lunch na ore enaa na esiaia sidai oleng amu keaku ormarei tenebo na keyau naibneponu alimu ntokitin nai natulusoitie nekweni neshipae neokisho neaku itadolu ajo endaa inasitae tene etaraposheteki duo ketii nkabilaitin ondakin pookin netiibekilaaina, na aisidai amu keyau ormarei tenebo keyau ndamunot neyau naboisho niendelea aibung ormarei olengena tumoto matejo teneeta nai ewoi natemenaki na tene eponu airo ore pidipi neshipae nirekebisha ake aate neponari ormarei pii abulu yiolo nai kulo tunganak botorok niutaa kulo kutitik.

Enetipat enabe enkiremore oleng tenkopang, temurua aang amu idol ajo tenilonai ishomo metaa ituunishe ashubirem endaa na ekiteret oleng amu ore enedukuya akitaa Nye kiti enkinyangunoto endaa tolduka amu matejo naj teneaku ituuni irpaek niun impoosho niun akeyie matejo akeyie irnyanya, mpuka, neaku ore nai ntokitin nilobaingoru tolduka na matejo nai kuna kuti tolitin ake matejo eilata shumbi, yani tendorop naa kitadou garama emaisha amu mingil aata inadunoto nilo ajo maata enkurma maata mpoosho maata mpuka, esiai sidai ena oleng amu kereru irparakuo oleng tenkinyangunoto endaa neaku nai teneaku nai ituunishe na kidim ataa kesapuk enasiai neaku indim atimira ashomo atimira amiraki ltunganak tosokoni, embae sidai oleng, ore peaku itimira na kesidia amu elincho ripiyani nindim ataasie esiia ormarei lino ana tenilaakinye nkera school fees mpisai oropiyani esukul, ninyangunyie nkilani ninyangunyie nkulie tokitin nai niyieu niata tenkishui.

Ore ele naolchamba lolaremoni eshula enolaramatani koree eleshamba tenijo aingur na olchamba lompuka ore olaramatani tene netuuno apa ninye kunapuka enyenak. aakutik neramat ometubulu, kelio ajo alanyuani oleng amu melelek esiai enkiremore anaake ninyototo nilobaleen olchamba, aitautau nonakujit namitiki naoru endaa ino enkare ashu emitiki ebulu aitobiraki neaku ajo nanu esiai sidia amu teneoki ade amu ataa nkutii olongi ake eanyita elearamatani pekesu mpuka enyenyek apik olchamba petumoki atimira na kesidai amu tenemir na kisho ropiyani naasie siatin kumok oleng nai matejo nelakie ropiyani esile nitumia ake nkulie ropiyani teneata oltamoyiai nimitoki anyamalu amu keaku naa etushuma ropiyani neaku esiai sidai ena oleng, olchamba sapuk obore endaa na kesidai enasiai enkiremore amu ekiore nyamalitin ningor oltungani niakubiyata enda ekutosha nindim atimira niasie aai siai.

Ore ena naa nabo onkampunini tolosho lekenya narip endaa nanya ltunganak endaa osesen toltunganak. matejo teneyiou naaji oltungani neyau ashu neitobir enkurma enye naaji matejo eitobira enkampuni enye naitobir enkurma naa lasima pee eapprove pee enyoraa ena ambunai naji KEBS melo duake naaji nidumunye nias biashara ino lasima pee intayiolo olosho eimu naa ina oitoi, nidumunye ake nilo aiteru aitoduaya embae ino lasima pee enagi ainguraa tena kishaa tosesen loltungani ashu mbaa keyau nyamalitin kumok .neeku kishaa naake niyata permit ashu iimayie eweji pee kingerokini ekardasi naaji nanyooraa ajo eikubali ajo kinchooki orusa lindim atimira ina mali ino ashu ina siai ino naa nintayio neeku keisidai oleng ,neeku keisidai oleng amu kerip enkishui oltunganak .paa ama naa tenemetii eweji neikagua ntokiting naagira ltunganak aiko pee eme naata naa eiminie ltunganak kumok enkishui enje.

Esiai oolaramatak taa ena, ore entoki edukuya nikincho taasa ena na kaji naa epukunye munono eemelasima naa pee iyata ntare entoki niyieng, lasima pee iyata orker ashu orkine ligor. pee itumoki naa aitayu kuna monono. naa ore einetu ekeyiengishoi oshi neetae nkiri naitautauni nidungi ,naa ore ninye kwanza naa kegori enker ashu enkiteng nayiengitae neuduni orsarge neigoruni emoti ashu oljag ashu entoki akeyie naapiki orsarge ,ore ele sarge neiswaakini enkiti shumpi nepikita naaji matejo kando ore egirae ayiengisho ,neyienguni nkutitik kiri omunono naa adung aitaa kutitik, ore pee eidipi atudung nepikita enkima nieshori meteyireta ,ore naaji enoshi kata eitauto eilata amu keenyuni meikaukata pi ,neitayuni eilata ,ore naa pee ebukuni eilata etaa kegirae aitobir nepikita ele sarge neikorogae metaa metii nkarbual nabukokini duo ina ilata neipiri aitobiraki ,ketii iltunganak onyor aitobira nepik nkwashen nepik shumbi, nepik royco nepik irnyanya neitobiruni pi entoki sidai. naa sidai ena amu ninye oshi eishiri nkera kumok ,teneyiangakini nkera esukul naa Kuna munono oshi eishori minosa.

Ore kuna na nomongi ore kuna kishu nitobiraki empeut naokishore iyolo ajo ore oltap egirai apik enkare enapeut neaku kelio ajo ketii ewoi naingua enaare neaku matejo nai ketii oltangi nai otii siadi lituitodoluni naibna kesidai ena amu itobiraki enkiti peut naisiriri naitoshea kuna kishu pookin matejo nai teniata nkishu kumok na indim atundungoki naa adungdungo aitobiraki na keokishu nkishu aitobiraki alang nai enintanyanyikie nai enoshi osunya na ilo adumu orbaket nirettonoboltunganak apik empeut enkare ,empaip ake etudumwaki oltap naibneaku ketii ake enkare aitobiraki. Na sidai oleng enkare nasila metii olchafu pii na ketaaniki nkangitie amu ketii nkaningitie tidialo nakesidia amu teneidip atookisho keeta ewoi nanya mekeponu aokisho nilo ainguraki nkujit. ahaha teneokisho niswakino lekwa purai adaa neaku esidai oleng kitelelek enapeut naitobirakii esiaia eokoto onkishu tenewueji.

Mangas anyor ena siai pi katukul manguar pi ,ore ena naa ore toomuruai kuok naa kisapuk oleng ,meeta irparakuo eweji neokunye enkare sidai neeku naa kilasimu meshomo aoju kuna ariak ,nidol anare ajo keingiro oleng ,enkare ngiro ebaiki ninye netadoikitio nkishu ,nelutaki naa keponu ake ninche irparakuo neponu aoju amu meeta enkae weji neoku ,naa mesidai taadei oleng amu ore enkare naijo ena keeta shida oleng amu keyau moyiaritin, eketii ninye iltunganak laa teneok enare nepuo nkoshuak naa keyau cholera neyau nkulie ake moyiaritin. naa ore tenakata enaare naa einyale amu etulutakaki miyiolo entoki natooko meeta entoki neitu eimaa. naa keoku ake ninche iltunganak lenkai neesishore nepuo ayierishore neok naa embae torok ena oleng .tenaa keidim naaji ilarikok ootegeluaki neigor ena siai pee eret olosho pee mitoki ninye aok nkariak torok naijo kuna amu mesidai tebiotisho ooseseni looltunganak mesidai katukul.

Ore ena naa ormarei ele amu adolta enkang , enkang ena amu , ore ena ore ele tasat naa olopeny enkang , netii nkera, netii enkerai enye tidia shoto aa enkayioni . Nenyokita amu etuuno irkiek aun ajo itobir aun irkiek aitaman irkiek enkang naa aisidai irkiek aitaman enakang ke keyau ormanyara sidai naa ketumi ninye iloipi otonieki , otonie iltunganak tontumoritin otoosiatin ake ashu enkolong naatae emasho .Nadol ajo ore tene ekegira ninye eletasat aipalilia ele shani petumoki aitau , petumoki atubukoi enkare , neeku kegira aman , aman , aitobir petum enkare ewueji nejing . Ore entoki nalotu ndamunot tenadol enasiai naa esiai ormanyara ena , ore ninye sanasana naa keyau enchan naa kenare ake teneunishoi , neuni irkiek , neripi nitobiri anaake nitooki metubulu naa ore oltungani oas ena naa esiai etipat oleng amu idol ake ajo keaku ormanyara lino sidai pi.

Koree ena na nabo osiatin naipirta ilaramatak lonkishu, ashu ntare laramatak lontokitin na ore tene. Na olashe etanangayieki pemishiri nidol ajo ltunganak onguan kulo ashu imoet amu enkiteng ena nimishaa pekumok na ltunganak otumokibateeniki irgosoa anangaa nibung irkulie ellunya pemeikushana enoshi kata egirai amishir na kesidai ormishire oleng amu tenelo nai neaku imina nkishu inonok ashu ntare na iyata entoki ningorunye aara elemishire apa litimishira amu entoki sidia ena tenkiteng amu meimis iyoloilu ake ormisheire amu teneimin nkishu inonok na elemishire ake apa litimishira, neaku aisidai amu tenemut nai itumishir elemishire kai na iyolounye ajo kai eima enkiteng neaku esiai sidia ena oleng torparakuo na ekicho tukuju ntokitin inonol amu teneimin na indim ainoto.

Ore tene na enkaji ena ormarei nataa ormarei nai matejo loltunganak aare orpayian wenkitok koree nai tanaingir tene na kitau orkijanai lenaaji, ore elekijanai iinyo tedekenya anainyototore ninyototo aingiri shai idol ajo etipikaka keon enkilasi lildo oltupa inyo ake ninye idipaki ateyier enashai ore tene nai najobkeeta entoki nagira adamu idol ibungita enkiti toki temisa enkiti toki naiguranieki neeta ewoi ningorita egira adamisho keeta ntokitin nagira adamu tenkishui enye ina pidol engirosho aikunaki nejia nibungita enkikombe e shai tenkaina nidolta ajo emisa ena nainosieki endaa amu idolta kuti matunda oshi oorembesha emisa .

Ore ena siaai eunoto oonkitunguuni te nkop ang naa kengasi ninye kwasa nepuoi entim ningoruni orpura negasi taa aaturr angas aaitayu irkujit tenaa ninye irkeek ootubukutua nitayuni taa aitobiru ewueji sidai naa teneunishoi ade neeku orkituaa Pura lemeeta entoki naibiyo ntokitin ebulu ore enakata indipa atooro, ninteru naa enoshi kata aaturr ingumot, ipikita kuna ntokitin oo nkitunguuni ngira aunoki niaakikisha ajo too lainini nitunguayia napasini te kuna gumot nituturo pee etumiki oltung'ani eneeim egira akesu ashuu neeim egira adotu nkujit naatubulutua te mbata nkitunguuni. Neishaa sii niun tembata enkare amu meishaa niunisho te wueji nelamita enkare naa tenaa kelakuwa enkare ningoru irpaip niunoki embata ekuna kitunguuni nituuno amu inakata edoli esiaai nitaasa ajo eisidai.

Ore tene na emoisha ompuka natuunoki orw kuna puka na kaikumok netubulutua aitobiraki na kaikulok amu ore nye idol kuna puka kebioto oleng meeta nye ewoi nainosie enkurto, meeta nye ewoi nidol ajo ketoronok kesidan pookin kwanzia teshumata mpaka abori na ore ena na eunoto ompuka netubulutwata kuna metipiki osokoni pepeuoi amir amiraki ltunganak lainyangak oinyangu na esiai enkipirta oleng amu ore eunoto ompuka ashi tenkinasata na keeta biotisho tosesen oleng amu ekiponiki osarge neetai si nkuti moyiaritin tosesen na indim ataa iyata tosesen neaku sukuma ena eo etubulua ata enajo pepiki osokoni pepuoi amir naa amiraki ningoruni olori ashu engari nanap osokoni pepeuoi amiraki ltunganak tonkolongi ososkoni.

Kore emedukuya na kajoki nai mingoru oldoo loldip lolntoi tikitam ore ingorua ele too nepolos shumata inewueji pe etum empompo ewoi najing, nishaa na neeta empompo enye kore ena pompo naisim na kaitengen paa ore enapompo neeta enkiene naado amu kekumok na ntare temwatata nai metaa enilo endakona na kebaya najiake midumu orbaket aitamana egira oltungani aisuj ore ina ining ajobkishaa petii oltungani oosh ena pompo amu mepuku na enkare ingira aton neaku kishaa meeta oltungani ooshito empopo nisuj iyie ntare nintadol eisij ntare neimie empopo abori nisuk enkosheke nisuj nkekej peyiolou inasiai, ore enkae na kishaa pintengen olchani oigaa nitumia tenkisujata ontare amu keetae nkabilaitin kumok nkampunini orkiek yiolobrkuilie, keetai nai likae oisul irkulie nintadol nai tolduka olchani oaraa irmasher.

Ore enasiai temurua aang na kingoruni nai laasak losiaitini lesiai ore idipaki ainoto laasak lesiai netumoki na nishori kuna tokitin nanangakini ekuna tapuka eshai amu ore ta ene na olchambai leshai , ntapuka olchamba le shai kuna ore na indipa ainoto ltunganak na kishakino nintengen ajo ore egirai akesisho kesej ore egirai aitau kuna tapuka egira anangaki elebene otii tioriong nisho na ore peiput neeta ewoi nabukokini matejo olori petumokibna elel ori aywa nai enkampuni nalo aya kuna benek eshai nitobirunyeki ekuna benek emajani, mbenek emajani toi kuna neya apuo aisag tenkampuni nitobirunyeki na majani nkabilaitin kumok omajani netumoki na atimiraki ltunganak nai kumok aitamanaa na aisaidai ena eunoto enasiai amu meokoi na shai nemetii majani lasima ake petii majani neaku ene epukunye majani naokieki shai.

Enoshi moyian enabnaibung irkuon kutitik na keeta na nkoitoi naiboorieki aahu naararieki inamoyian orkuon na ore na idol tene keetae olchani laijo oldum na enidol ino nkuron na keidim nai ainyangu neimieki nkoshuak amu ninye eimu irkuon ore na tenapisha na idol ajo like shani ele ogira lunabtomonok aaisishore ,olchani lenkare ele amu idol enkaraetene nepiki naa enkare nepiki iloshani neaku kegirai aisuj kulo kuon asi nitauni apuo ibungita enatomononi nabo enkuku orkuo nibungita enkae pa kitadokini aru yiolo pidipi aisuj nitauni ore baasa onkuti olongi nesidanu orkuo nepuobinakeeya na laramatak taa kullo ore entoki nalotu ndamunot nanchere ore piata ingira aramatisho na melo ake duo enaramatare nelo aku sidai aiko nejia lasima ake peimaa ngolikinot na eneponu nona golikinot na lasima ake piririna duo peyie itumoki ataarare.

Koree nkipangat natipikaki peripieki laramatak naibmatejo tenelo ometaa etamoita nkishu enye ashubeyawa olameyu na ore enedukuya na tenkwoyu na keeta rkiek oisho serkali, keetai nai matejo enkolong naitau serkali metuudi nkishu pesho neyau lapisani lenye oponu aaud nkishu tormunadani neosh nkishu neaku teneloboshibtenwakubetaase ina nakelimuni ake tenkoitoi ormtandao, ore teneaku eyawa nkishu olamaleyu na kisho serkali laramatak ashu irparakuo ropiyani naidim araretie aate amu ore laramatak tenee nkishu nemeeta aai meeta nai ninche aioitoi naidim aingurie aate neakubnai kedol serkali anaa keya nelotu olameyu oleng nitanyamal laramatak nelotu na serkali nejing atua nisho ropiyiani matejo nai nesile ashu nepesho ake pedumubaate amu esuj oshi neye nkishu enkata olameyu sanasan torparakuo kumok oleng.

Koree enasiai na enetipat oleng amu ore tene na aintobirita olchamba na ketataana enchan neaku kishaa naake niririna aun olchamba, ninteru arem enkop ake duo amu etinyikutwa nkatamno, ore peaku etinyikutwa nkatambo neaku meilo akutita enoshia kata ajo eeuo taa enchan, nituakata aitobir areren olchamba paitumoki atuunisho neaku enetipat enabae oleng enasiai oleng ore tanakata oltungani lijo ele amu aisapuk eleshamba na kingoru ake oltarakita likintobiraki ake olchamba aitobiraki near nitobir aibelekeny entulugumi aipenduaaipendua pesidanu koree na enoshi kata peaku ewuo echan arashu etataana enchanbnintobir apik ilainini petumokibatiuno matejo nai tanaa mpoosho iyieu niun tanaa irpaek nimingil anyamalilu oleng niun ake endaa ino aitobirakii metiibainyamali katukul neaku enetipat amu kishaa ake niyiolou irparakuo ashu ltunganak oata engeno metaa tenelotu enchan idipa aterenata migilbapuo akwet enoshi kata idipa enchan ataa keshaita enchan sapuk oleng.

Kakumok ngolikinot sapukin naima namu ara olaremoni tolosho lekenya amu ore enedukuya kelo nai nalau ropiyani nainyanguyie embolea natumoki atuunishore arashu nona pekui kablabnaibnaun ore enkae na kaimaa engolikino sapuk oropiyani nai amu teneaku kaata olchamba sapuk namaidim naabaikuna aja atipika ltunganak kumok tenkaraki ropiyani kutik namaidim ainoto neaku kadolta ajo esiai sapuk ena ore na sinche ltunganak tenikuponu aremoki olchamba na keyieu ropiyani kumok esiai na nitipika, na kadolta nanu nanu ana mishori lairemok enkisuma esiai oropiyiani amu matejo nai tanaa ketii nai inakisuma na kidim nai atuutaki lairemok ajoki keetae ta loan naishori ashi esiile esile ompisai naishori tesiana naje neshukuni tesiana najebaikunaa nejia neaku kadolta nanu anaa metii inakitengenare amu tenemut ani etii nemigil lairemok aimaa ngolikinot oropiyiani katukul.